Mbĩca ĩno ĩronania mwendia na mũgũri. Na mwendia ũcio arendia mbegũ cia kũhanda cia mũmera ũrĩa mũrĩmi ucio arakĩenda gũthiĩ kũhanda. Thutha wa mũthuri ũcio mwendia hena hena ndawa, hena hena hena makũnia mangĩ makĩhiana ta mena mbegũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩkuonania kana kĩrĩa ndĩreciria nĩ atĩ hena mũrĩmi woka kũgũra mbegũ cia kũhanda.

Kũrua ni ũndũ ũmwe ũrĩ bata mũno he kabira nyingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona ta kwambĩrĩra na Agĩkũyũ ni atĩ kũrua nĩ gũtũmaga mũndũ agĩkorwo nĩ auma harĩ gũkorwo ee mwana nginya gũkorwo akĩrĩ mũndũ mũgima. Tondũ ihinda-inĩ rĩu rĩa kũrua nĩagĩkoragwo agĩbundithio maũndũ ma ũndũ ũgima, na gũkĩonithio ũrĩa aragĩtwĩka ni arauma kumia mwana nginya mũndũ mũgima. Kũrua ni gũkoragwo kwĩ mĩthemba mĩingĩ harĩ kabira citiganĩte. Na o kabira nĩgĩkoragwo na o ũndũ wao, kana kĩndũ, kana ũndũire wao, ũndũ ũrĩa magĩkoragwo magĩka. Nĩmagĩkoragwo nginya mena mĩcemanio ya andũ arĩa marakĩrua. Nĩmakoragwo mena maũndũ mekaga magongona makonainie hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio akĩrua. Na ta harĩ Agĩkũyũ nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kũhoya irua ni ũndũire. Na maũndũ marĩa mangĩgĩkorwo makĩgia na ũgima wa mwĩrĩ nĩ ta gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa kũruithio kũrekwo gũtiragĩkwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya gũgĩteithĩrĩria gũtũma mĩrimũ ndĩgagĩkorwo ĩkĩgwatanio, ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩgwatanio...

Wa mbere, mĩtĩ nĩ ĩteithagia kũgucĩrĩria mbura ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrehe maaĩ. Na maaĩ nĩ kĩndĩ gĩa bata mũno ngina he mũndũ, ngina he nyamũ cia gĩthaka-inĩ. Kũguo nĩ ĩtaithagĩrĩria gũciiga muoyo. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩ kũndũ gwa gwaka ĩtara kwa ndege kana kwa nyoni iria cikoragwo ciĩ rĩera-inĩ na cikĩrĩ na handũ ha gũikara nĩ kuuga atĩ no cikorwo ngina cikĩrerera njui ciao o mĩtĩ-iĩn o ĩyo. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩtĩ ĩmwe nĩ ĩkoragwo nginya nĩĩkoragwo ĩna matunda ma kũrĩo ngina nĩ nyoni ta icio kana nginya nĩ nyamũ ingi cia gĩthaka-inĩ ta nũgũ, na cigĩkoragwo cigĩteithĩrĩria harĩ, harĩ gũikara kwa nyamũ ici.

Moritũ marĩa maragererwo nĩ andũ arĩa magĩthomete na mena ndigirii nĩ atĩ, ũndũ ũmwe nĩ atĩ andũ aya makoretwo me thukuru mĩaka mĩingĩ mũno na magagĩkorwo marĩ marakiuma thukuru marĩ andũ aingĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩ andũ arĩa magũkorwo magĩkorwo makĩheo wĩra ti andũ aingĩ. Yaani maũndũ ma mĩaka ĩrĩa ĩgũkorwo kuo ya wĩra nĩ mĩnini gũkĩra andũ arĩa maragĩbatara mawĩra. Kwoguo andũ amwe nĩ megũkorwo makĩaga mawĩra mau. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ aya nĩ magĩkoretwo magĩkoretwo me thukuru mũno no matikoretwo makĩnyita maũndũ kana matikoretwo makĩnyita wĩĩkĩre wa maũndũ ũrĩa ũrabatarĩnĩka ni andũ gũkũ nja. Kwoguo magakorwo matirĩ na skills icio no mena ũgĩ.

O ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ ati mathomo ma computer no maragĩthiĩ magĩcenjagia tondũ wa mbere, computer nĩ ciragĩthiĩ cikĩongagĩrĩrwo mĩtambo ingĩgĩteithĩrĩria gwĩka maũndũ na ihenya ihenya. Ta maybe rĩu ta mĩtambo ya AI, kana mĩtambo ĩrĩa ĩgĩtagwo ya Artifical Intelligence. Na o mũthenya o mũthenya andũ arĩa marakĩmenya kũhũthĩra computer nĩ maragĩthiĩ, marakĩenderea gũkĩongerereka tondũ mawĩra-inĩ maingĩ, kana maũndũ-inĩ maingĩ ma thikũ ici marakĩenda mũndũ ũkĩrĩ na ũgĩ wa kũhũthĩra computer. Koguo mathomo ma computer nĩ maragĩthiĩ makĩongererekaga. Nĩ maragĩthiĩ andũ aingĩ makĩendaga kũmenya kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya computer, na gũgĩkorwo nginya nĩmaragĩka na maũndũ manene mũno na magakorwo magĩka maũndũ ma kũhũthĩra computer ici.

Bata wa kũhe ciana irio hĩndĩ ĩrĩa marĩ thukuru nĩ atĩ, ciana ici nĩcibataraga irio nĩguo cikĩhote gũkũra yaani kuma gũkũra kuma harĩa makĩrĩ nginya gũgĩkorwo magĩtuĩka andũ anene. Na ũndũ ũngĩ nĩatĩ, kũhe ciana irio hĩndĩ ĩrĩa ciĩ thukuru nĩgũteithagia nginya mangĩkorwo irio me kĩrathi. Na, ũndũ ũngĩ nĩatĩ kũhe ciana irio hĩndĩ ĩrĩa me thukuru nĩgũteithagia nginya gũgĩkorwo matikĩrĩ na stress kana gũgĩkorwo matirĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩciria tondũ matigwĩcirai ũrĩa marĩthiĩ gũgĩkorwo makĩaga irio hwainĩ kana nginya ciana ici imwe citikoragwo ciumĩte bamĩrĩ iria cikĩrĩ na ũhoti wa kũigana kuoguo kũmahe irio me thukuru nĩgũteithagĩrĩria tondũ makĩrĩa thukuru nĩmakoragwo mena kĩndũ makĩrĩ nakĩo nda, kuoguo rĩrĩa ona magũthiĩ mũciĩ no makorwo makĩrĩ yaani makĩrĩ o sawa.

Mũhunjia kũhoera ciana maũndũ-inĩ ma ndini na maũndũ-inĩ ma mũingĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciana icio cikũhoerwo maũndũ-inĩ ma ndini nĩ ta maũndũ marĩa mangĩgĩkorwo magĩka kĩdini ta kũhoya, ta kũhunjia, ta gũgĩkorwo magĩgĩteithĩrĩrio kanitha-inĩ, ta gũgĩkorwo makĩrĩ magĩthondeka magĩthondeka ndũgũ na Ngai kana magĩkorwo magĩgĩthondeka ndũgũ ĩyo na Ngai, kuoguo maũndũ-inĩ ma ndini nĩ ta mau. No maũndũ-inĩ ma mũingĩ nĩ ta maũndũ ma gũthiĩ thukuru, maũndũ ma gũikarania na andũ, maũndũ ma gũthiĩ mathabarĩ, maũndũ ma kwĩmenyerera kũhũthĩra ndawa cia kũrebia, maũndũ ma mĩtino ya barabara, rĩu ĩyo nĩ ta yo, mau nĩ ta mo maũndũ ma mũingĩ.